Rũhuho no rũhutie ũkũria wa irio na maũndũ meerĩ, maũndũ marĩa moru kana maũndũ marĩa mega. Ngwambia na maũndũ marĩa mega, na nĩguo rũhũho nĩ rũkoragwo rũgĩteithĩrĩria mĩmera ĩrĩa ĩciarithanagia na rũhuho, nĩyo ĩĩtagwo pollination, harĩa mũmera, harĩa rũhuho rũngĩruta mũmera wa, mbegũ cia mũmera wa njamba ũgatwara harĩ mũmera wa mũgoma kana mũtumia. Maũndũ marĩa moru nĩ, wa mbere nĩ kũrehaga gũthamia gwa tĩĩri kuuma mĩmera-inĩ ũkamĩtwara kũndũ kũrĩa gũtarĩ na mĩmera, na ũyũ nĩ ũrehaga gũkorwo atĩ mĩmera ndĩrĩ na tĩĩri ũrĩa mwagĩrĩru wa gũkorwo ũkĩmera na kwoguo nĩ ũkoragwo ũgi, ũtegũkũra. Wa keerĩ nĩ rũhuho nĩ rũthũkagagia mĩmera kana rũkamiunanga ũgakora atĩ mĩmera ĩyo ndĩkũhota gũkũra na gĩkĩro kĩrĩa gĩkoragwo kĩagĩrĩire na ndĩkũhota kũrehe meciaro mega. Wa gatatũ nĩ atĩ rũhuho nĩ rũtũmaga mĩmera ĩno yũũme maaĩ yahurutwo mĩmera ĩno yahurutwo maaĩ magakorwo magĩthiĩ na rũhuho na maaĩ mau makoragwo marĩ mĩmera-inĩ kana me tĩĩri-inĩ nĩ makoragwo magĩkuo nĩ rũhuho.

Mathĩna marĩa arĩmi macamanagia namo nĩ ũndũ wa rĩera gũcenjia nĩ: rĩrĩa gwakorwo na ũrugarĩ kana rĩũa inene, nĩ rĩrehaga gũkorwo gũkĩaga maaĩ, na kwaga maaĩ mĩmera nĩ ĩkoragwo ĩkĩaga gũkũra na gĩkĩro kĩrĩa ĩkoragwo ciagĩrĩire nĩ gũkũra na cikarehe maciaro manini kwĩ mũrĩmi, na gwakorwo ũguo andũ nĩ makoragwo makĩaga gĩa kũrĩa, na nginya mahiũ nĩ makoragwo makĩaga gĩa kũrĩa na kogwo magakorwo makĩ, okorwo nĩ ng'ombe cikaga kũruta iria rĩrĩa rĩkoragwo rĩagĩrĩire. Ningĩ, mahiũ mamwe nĩ makoragwo magĩkua nĩ kwaga maaĩ okorwo rĩũa nĩ rĩakorwo rĩgĩakana gwa kahinda kanene. Wa kerĩ nĩ atĩ mbura nene nĩ ĩkoragwo ĩkĩrehe gũthama gwa tĩri mĩgũnda-inĩ itũ, na gwakorwo ũguo, mĩgũnda itũ nĩ ĩhĩnjaga, na ĩgakorwo ĩkĩruta mĩmera ĩtarĩ mĩega.

Maũndũ marĩa ndonire hĩndĩ kwarĩ na mũiyũro bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya nĩ atĩ, andũ nĩmakorirwo magĩkuo nĩ maaĩ na amwe magĩte mĩoyo yao nĩũndu nĩmakoragwo ingiuga nĩ ũndũ makoretwo magĩikara handũ mũkuru-inĩ harĩa hakoragwo nĩ njĩra ya maaĩ kwoguo ingiuga andũ no makorwo makĩeherio kũndũ ta kũu nĩgetha tũkorwo tugĩĩthema na gũkorwo andũ magĩkuo nĩ maaĩ. Ũrĩa ingĩĩka nĩgetha ngorwo ngĩĩthema mahinda ta maya nĩ atĩ no gũkorwo gũgĩthondekwo kana gũkĩenjwo mĩtaro gũkũ icagi-inĩ kana itũũra-inĩ citũ mĩtaro ĩno ĩkorwo ĩgĩkorwo maaĩ makĩgerera kũu matigakorwo magĩũka kwaraha nyũmba-inĩ citũ, na mĩtaro ĩrĩa ĩkĩrĩ kuo ĩkorwo ĩkĩrutwo tĩĩri na nginya njũĩ-inĩ citũ gũkorwo gũkĩrutwo tĩĩri nĩgetha maaĩ moka magakorwo na gwa gũikara. Wa keerĩ nĩ atĩ no tũkorwo tũkĩĩrwo tũhande mĩtĩ kana tũkorwo tũkĩongerera mĩtĩ mĩtitũ-inĩ itũ nĩ tondũ mĩtĩ nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria kũnyua maaĩ marĩa magakorwo rĩu makĩaga gũũka gũtũkua kana gũtũthamia.

Kaingĩ ũkoraga atĩ ene mĩgũnda makoragwo makĩrĩha marĩhi ma mĩgũnda mwaka o mwaka, ti o mweri, aah na makoragwo makĩrĩha kũhetũkĩra thirikari yao ya kauntĩ, ũgacoka ũgakorwo ũkaingĩra kũrĩa nenda-inĩ cia thirikari cia kauntĩ, kana E-Citizen, ũgakorwo ũkĩrĩha na M-pesa, aah wakorwo ũkĩona marĩhi marĩa ũbataire nĩ kũrĩha, ũndũ ũngĩ nĩatĩ, no ũthĩe lbengi-inĩ, ũgakorwo ũgĩikia mbeca iria cibatiĩ kũrĩhwo, akaunti-inĩ ya bengi ya kauntĩ, ĩĩ ũgaco kana ũkarĩha o na M-pesa, ũgĩtũmĩra Paybill.

Kũhanda mĩmera ĩno icigo-inĩ ici ciĩna mbura nini, nĩ atĩ gũteithagĩrĩria gũkorwo ũkĩnyihanyihia gũtũmĩra kwa maaĩ, nĩ tondũ mĩmera ĩno nĩ ĩkoragwo ĩigĩire maaĩ mayo, nginya rĩrĩa gwatuĩka nĩ gwakorwo na riũa inene kana mahinda ma mbura nĩ makorwo magĩikara kana magĩthiĩ gwa kahinda kanene, mĩmera ĩno nĩ ĩgũkorwo na maaĩ na ndĩgũkorwo ĩkĩaga kũmera, nĩ ĩkũmera. Ningĩ mĩmera ĩno, ndĩkoragro ĩgĩbatara mũndũ kũmĩrora o hĩndĩ o hĩndĩ, nĩ tondũ nĩ ĩkoragwo ĩigĩire mũthithũ wayo wa maaĩ.

Ndĩ ta mũndũ mwĩthĩ, nĩguo ngorwo ngĩamũkĩra ũteithio wa Uwezo Fund nĩ bataire gũkorwo ndĩ gĩkundi-inĩ kĩa ayuthi arĩa makĩria ma andũ mĩrongo mũgwanja harĩ igana makorwo me ayuthi a kuma mĩaka ikũmi na inyanya nginya mĩaka mĩrongo ĩtatũ na ĩtano, na mũnene wao akorwo nĩ mũyuthi, tũcoke tũhingũre akaũnti ya bengi na rĩtwa rĩa gĩkundi kĩu, tũcoke tũthiĩ nenda-inĩ tukorwo tũgĩetha marũa ma kwandĩkithia Uwezo Fund kũu, tũkorwo tũkĩmaihũria marũa mau, tũcoke tũnyitithanie marũa ma dagĩka cia mĩcemanio ĩrĩa tũkoragwo tũgĩthiĩ, tũcoke tũnyitithanie certificate ya kwĩandĩkithia ya gĩkundi gitũ, tũcoke tũnyitithanie marũa ma ũrĩa tũkoragwo tũkĩruta mbeca gĩkundi-inĩ, tũcoke tũneane maratathi maya obĩci-inĩ ya constituency ya Uwezo Fund, tũcoke tweterere tuone kana nĩ tũkũhetũkio gũkorwo tũkiamũkĩra mbeca kuuma Uwezo Fund.

Wa mbere, ũkorwo ũkĩandĩkithia ũkĩandĩkithia eCitizen, weyandĩkithie eCitizen ũgakorwo ũgĩthiĩ eCitizen-inĩ handũ hena Boma Yangu. Kũu Boma Yangu nĩkuo ũgũkorwo ũkĩandĩkithia gũkorwo ũkĩgĩa nyũmba ici cia mbei nini kana okorwo ndũrĩ na thimũ ya smartphone ũgakorwo ũkĩhihinya star inyanya ithatũ igĩrĩ hash ũgakorwo ũkĩandĩkithia hau. Wa keerĩ ũcoke ũkorwo ũkĩĩandĩkithia na na maũndũ maku ta rĩtwa, gĩbandĩ, na ũgacoka ũgĩcagũra nyũmba ĩrĩa ũrenda, okorwo nĩ bedsitter kana okorwo nĩ nyũmba ya rumu ĩmwe, kana nyũmba ya rumu igĩri. Ũcoke ũkorwo ũkĩhingũra account yaku na ciringi magana meerĩ ũgĩikia mbia hau. Ũgacoka ũgakorwo ugĩĩkĩra mbia hau kaingĩ na kaingĩ no ũtũmĩre thimũ, na no ũtũmĩre bengi. Ũgacoka wĩ kũu Boma Yangu no ũkorwo ũkĩona nyũmba icio ciothe ũgacoka ũgacagũra ĩrĩa ũkwenda nĩgetha ũkorwo ũkĩheo nyũmba ũkorwo na mbeca mũigana wa mĩrongo gĩcunjĩ gĩa ikũmi harĩ mbei ya nyũmba ĩrĩa ũrenda.

Aheani a intaneti maheanaga motungata mega na gũkorwo magĩtũhe intaneti ĩrĩa no tũkorwo tũkĩmĩhũthĩra o hĩndĩ o hĩndĩ na ĩkorwo ĩ na ihenya kwoguo wakorwo ũgĩthiĩ kũrĩa nenda-inĩ ndũrakorwo ũkĩgĩa thĩna wa intaneti. Wa keerĩ nĩ atĩ, arĩa makoragwo magĩtũtungatĩra kũrĩa kambuni-inĩ icio cia intaneti makorwo magĩkorwo makĩaria na arĩa maragũra intaneti kũrĩ o o hindĩ o hĩndĩ, ĩ atĩ ndagĩa na thĩna wa intaneti nĩngũhota kũmera, kũmahũrĩra thimũ, na ndĩmere ndĩ na thĩna ũna, na mahote, makorwo makĩhota gũũka gwakwa gũthondekera thĩna ũcio kana akandarĩria ũrĩa ngũkorwo ngĩĩka nyũmba-inĩ yakwa nĩguo ngorwo ngĩcokerio intaneti ĩyo. Andu aya nĩ makoragwo magĩtũhe mbei njega cia intaneti iria igũkorwo kana ndĩrenda gũtũmĩra intaneti wiki ĩno kana wiki igĩrĩ kana mweri nĩngũhota ngĩgĩa mbei ĩrĩa ngũkorwo ngĩhota kũrĩha.